Gini en karot kendo mokwongo itiyo kode tedo chiemo kaka kitedo kabich tinyalo grind karot e kabich moloyo tiyo gi nyanya, mar ariyo karot inyalo muodo kendo kimuode tomiyi ber e dendi kendo oketo laki bedo motegno kabisa.

Anyalo wuoyo gi ja many tich mondo obed ng'ama ok oluor kendo kose chopo kar manyo tich ochop chon. Kose chopo chon to penjo mipenje oduok gi teko kendo owe luoro sama oduoko penjogi. Kendo kowachore to owachre ko jachir kendo kik oluor gimoro amora. Kendo gima anyalo nyise ni onyalo dhie embui omany penjo ma inyal penje e interview modhie no mondo mi oikre mar duoko penjo machal kamano mondo kik ofel. Kendo gima anyalo nyise mogik en ni opuonjre duoko penjogo owuondre ni ipenje kendo oduoki kien kendo opractice kapok odhi e interviewno.